Ore ilolan oinyalate te enkampuni oo lolan, ore ake pee matejo naaji tana inyang'ua, ore pee inyang'ua, naa lazima naaji pee iaata entoki naitodolu ajo inyang'ua teina ampuni aa receipt arashu enkardasi nekitisirakaki naitodolu ajo enina ampuni. Kake ore ake pee einyalate, indim atushuko tenebo we enaduo receipt arashu enaduo ardasi nasira nchere nena ampuni oo lolaan, nishuk tenebo we ina receipt pee itodolu nchere inyang'ua ngole neshomo einyalate ashu neshomo ainyala. Neaku ina naaaji enkoitoi niindim atushukie ilolan.

Eh keetae inkoitoi are, nidim naji ataa ninche intumia teninyang'u entoki temtandao. Ore pinyang'u, ore ake pinyang'u neton naji, matejo naji nimutie eton itu ebao, eeta enkoitoi nabo, enkoitoi edukuya nidim aikilikwanu tenkampuni, naa njere, idimayu neeta enkampuni app, arashu website enye. Ni raise naji oltung'ani complaint. Idim ashomo inewoji imaniki eeta ewoji e feedback, nidim naji aireisa alarm atejo, ore entoki nainyang'ua neton itu ebao, eton duake itu atum ebaiki enasaa. Ore eniare, idimayu neeta enkampuni inamba enye. Nidim naji atooshoki, niliki njere, itu atum. Na kidimayu ake nikipuo naji aret eimu nena oitoi pokirare.

Ore embaye e dukuya naa lazima pee ira oltung'ani oisume, neyiolo aisuma intokitin. Tenelo nibol niyiolo aisuma aitobiraki, lazima naa niyiolo kingerereza. Ore embaye e are, lazima pee iyiolo oltung'ani entoki naji kompyuta, amu ore pee iyiolo kompyuta na ninye intumiya adolie nena tokitin niyiolou. Ore ene musho naa lazma pee iyiolo naaji matejo website, anaa ena e eCitizen, amu teniyiolo naaji imbaa e kompyuta nimiyiolo naaji ina website naa meata eninko pee iyiolou ashu pee indim ataasa.

Ore ena siai te enkop ang' naa mee sapuk oleng' naa tenkaraki isipitalini aa facilities, aa mee sapukn arashu eton mee kumok oleng' isipitalini aa sipitali sapuk naa ninye naaji eatai intokitin naijo kuna imashinini naijo kuna, neaku eton mee sapuk ena siai oleng' te enkop ang' .

Ore ene dukuya adolita gorvernment of Kenya logo, eishrakino kuna tokitin are, netii sii entoki naji elong'o, ore tiatua ina long'o neigerokino irankin le empentera e Kenya, neichorakino sii olchogoo oibung'ita entolu, ore pee intoki adou, netii ilkigenetii ewueji rot oigero citizen, kenyan citizen ore te abori ine wueji, neigero ajo create an account, nintoki alo te abori ine wueji, etii enkai likai kigerot oigero e visa visitors, neigeroki sininye teine creste an account neigero sii tendaikai shoto eCitizen, foreign reisdents, neijo create an account, neigero sii enkai shoto e abori eBusiness, neijo sii inakai wueji create an account.

Eketii naaji inkoitoi kumok nindim atolikinye iltung'ana ototonia oleng' egira aanyu passport. Ore ene dukuya, indim naaji atoliki atiaki, ore system netaa eiding'e oleng', nchere etaa iltung'na kumok naaji otii ina system e passport, neaku keasisho naaji imashinini polepole, enkaraki enkiding'a naiding'e system. Ore ene are naa indim naaji atoliki atiaki , ore tenkaraki etaa iltung'anak kumok oleng,' naa keyaa naaji muda egira aiprocess aitaki iltung'ana, amu meata naaji eneiko pee eitayu kata nabo nooltung'anak pookin, kake eidimayu naaji neitayuni noo iltung'anak oiturukutuo elo naa anaa oltung'ani oitera alotu arashu eiterua naaji alotu aing'oru passport, neaku neija naaji enkoitoi naidim atolikinye.

aa ore entoki nagira aasa tenewueji, naa ee ebolito oltung'ani e system cupp ena oshi naitumia nkera aiplaayie universities and colleges ninye nagira egira abol tesimu enkaina, eeh nidol nelio ajo ore sii ninye laptop naata neidipa atabolo, neeku ina ee ina app ee cupps ebolito.

Ai kumok naji oleng' inkoitoi naidim serkali atolimunye enkolong' e biitia. Ore ene dukuya, eidim naaji serkali aimu ilaasak lenye le esiai, ilaiguanak, pee etumoki ninche ilaiguanak atabaiki ninche iltung'anak loo muruan enye. Neidim sii naaji serkali aitumiya iltunng'aak ooji ilorkijiji, arashu wazee wa kijiji, pee etumoki ninche atabaiki iltung'ana lenye atoliki, inaaolong' ashu enkolong' naji ene biitia. Ore enkai naa keidim naaji serkali atolimu naaji eimu inkulie oitoi anaa noo tiifi, naaji mitandao website enye.

Ore sipitalini uni tolosho le Kenya naabak emoyian, naa keatai Kenyatta National Hospital, neatai sii Agha Khan Hospital, neatai Moi Teaching and Refferal Hospital, ninche isipitalini uni te Kenya.